Yoche kindee chogo sikobit koyomio komie yon maran kotom kotar yamet en tuguk cheu ingendek anan kobandek, ak itio yon kakotar ngendek kinam kebir kostoengee motokoik anan komachakwek sikobit kekonor en kinuiok , yon kokebir anyun koyoche kinde kerichek sikorib tiongik cheu susurik ama barbar sikobit kokon asenet en temik, koniton anyun koripsetab rurutik yon kokebut sikobit ingunon kosich temindet borotet komonyorjigee asenet.

En yuu okeree chito nekanam kiit nekikuren Raha neiboru kelee inendet kwoldo ako kailach inendet ingoriet nekakisir tukuchutet, akoiboru kelee koibur inendet, yuton anyun komaran mung'aret nekiinam sikobit konyorchikee chepkondok cheboishen en atkai tukul anan sikotesentai boishet neboo atkai tukulsikobit kotoreteng'e en sobenyin en atkai tukul.

Onete olekiyumsoitoi ngungunyek kiniuok sikobit kotoret yon komoche chito komin inkwek anan kotuguk cheu kitunguik , ak itio koumji kotondoleiwek chebo ingokaik anan kochebo tugaa anan ko nego sikotoret en inkwechu korut komie ak kobaa barak ak, koraa yon kokiune tuguk anan tugun chekokichurukto korib beek sikobit kobisen sikotoret yon lole asista anan koyon mi kemeut sikonyorjigee temindet inkwek cheboisien yon maran marich mbarenik chemi olibo kaa .

Netaa kotoche kigimit ngalekab kotondoleiwek ii, nebo oeng koyoche kitaban keswek chekororon ii chemoimuche koterter mionuokik ii ,nebo somok ii kotoche kitaban kerichek chekimuche keteren mionuokik anan kotiongik ii yon kamach komonji rurutik niton anyuun kotoreti temik anan ko sirkalitab emet sikobit konyorjigee borotet neo yon kamin rurutik akonyorjigee okot kochanga rurutik ak kostoengee emet rorunetab omitwogik ak kotoret bik cheseretos okot.